Iyiolo ena na eunoto emaragwe koree launok lemaragwe na keretu ena unoto aaku ore ena na empika ompashi tenkata niun oltungani maragwe kertu enabae maragwe metoisho oleng keretu enaunoto emaragwe maragwe metanapa irnganayio kumol oleng keretu si enaoitoi launol kemaragwe biotisho obkulukuol tolchambai lenye, keretu si ilaunot lemaragwe tenkata nakuroki lchambai nkaitubulu kunikunik naibaki nitanyamal embulunoto ormaragwe tolchambai kelelek tenisosioni maragwe etuunoki tena unoto.

Kore ana, kore ana naa ng'enoo naipiritaa ramatare e nkokoon. Aa kore ana naa wayaa tana sieng'en naisheteki nkaaji e nkokoon. Kereetu ana woetei laramaat le nkokoon mee taramata nkokoon te nkotei nalelek. Kereetu ana baye sii nkokoon enono pee mootum moyiaritin naapashpasha tang'araki keikenoreo te ng'oji supaat. Keebaar sii laramaat le nkokoon oleng amu keishoo nkokoon tene ng'ojii nenyaa ndaa neepetaa sii maiyeni neaku kumook. Keishoo sii anaa ootei biotisho supaat nkokoon. Kelelek sii ropiani ena sieng'ei naitibirieki nkaaji e nkokoon. Kelelek sii nkitibiraata enye.

Kore ana naa remotoo enkokon kera netipat anaa amuu keilepunyee biotishoo enkokon, keretu ana bai nkiboorot emoyanitin napashpaasha te nkokon keretuu sii ana bai aa remotoo enkokon, nkokon meitai mayeeni kila nkolong' naa naraa biotoo.

kore mbai nagiraa aasayu tenee naa ntitoo napikutaa kule temala apik nkoompe aakore malaa naa keitumiarii shi ashumie kulee laramatak lesuom.

Kore ana naa maragwee namiritai kore neikoni tenetumii naa keinyang'u ltung'ani mpeguu tanaa sii lghanayoo loata biotoo supat emaragwee neiyaa nghoji supat tanaa sii lchampa notur, tankata enchan nepik lchampa lenye mpolea nowun ana pekuu emaragwee nainyeg'ua neramat neisosion aitibiraki tanaa metabakii ng'amata naitainii telshampai, aa kore nkisosonio tanaa ramararee emaragwee naa aitai nkaitubulu kunini naabaki neitanyamal mbulnoto enyee nepik sii ldawaa peemenya lkurui ebulutaa.

Kore kuna naa mayeeni natii nkireeti emayai, keisapuk oleng' anaa siai tenkopang' , tankarake keata mayeeni shilinginii tanaa sii ropiyani kumok, keisho mayeeni laramatak lenkokon lkaziii amu kore tenemir mayeeni notum ropiyani nelelek ramataree enshe.

Iyoloo ana naa ramatare esamakini aa kore laramatak Le samakini tanaa sii sinkir naa koworwor nkajijik esamakini, aapik kundi.

Kore ntoki nadolitaa tenee naa lchampaa le maragwee kotubulua anaa maragwee aitibirkii naa kesham abakii nkong'uu nodol. Keitayaa lopeny ndetii pootum atubuluu aitibirakii aikonshii kore sii ana bai naa rietoo ekwee naaz laramatak lolchampai teneyeu notum lghanayo tanaa sii mazao suatii nailepunyee nkishon enshe.